Ore entoki nagiraa aasa tene naa nchere etudungoki entoki najo irmaasai orpaipai, peyie ore ena naa empeku enye ,eyieuni nitayuni ina peku pee etumi aitobir pe euni .ore paipai nenyae amu organayioni ,organayioni sidai oleng onyae naa olchani sii tena ,ejo irmaasai olchani ele nganayioni lepaipai ,neeku Kore toltungani lemeeta orsarge tosesen neitumiya paipai tenkumoki amu neponaa orsarge tosesen lenye eimu ilo paipai.

Enetipat enaa bae temurua tenkaraki ore emurua naa kelotie ena enkulukuoni natii ore pee esha olari nemeur enkaji nateshetaki aitobiraki te (foundation )kake oree pa enkaji nitu eturi (foundation) aitobiraki oree pelotu enkare amu ore enkop ang na enkop naa Kesha olari Tara, tedekenya nakenap ake kake oree enkaji nateshetaki aitobiraki enaa ena nakeitobirari metaa metii eniko peur olari enkaji, neeku oree intae pooki itii eweji nijo ene entutur (foundation) entobiraki peekipash ibaa nauro inkajijik kigira amany atua amu inaa naar intunganak

Ore entoki nagira aasa tene na nchere ore ena na kuaya nagira nagira arany arany sinkolioni loserem enkai, ore eseremare enkae na aisidai oleng amu eseremare naisho yiok pemekirikino mbaa nagira aitaas yiok enkai amu kelikini yiok nchere kinchu tenkaraki enkai na ninye apa oiriwaua enkerai enye nabo metua tenkaraki yiok pepalikini yiok ingok neaku enyito pooki lomaasai etabawua enkata nashukunye eshukunye enyebeare na ore pishukunye elotu alak yiok pooki ngae ewoi nitaasa tenakop ore esiai ino nituserem ninye netu imbelekenya kibala pilo orparbal lenkima kake ore piteserema ninye nitaasa na enkinchori enkishui ontarasi .

Ore enkitamoore ena toki naa eyeiu neyiolou oltungani wejitin mpaka nairobi ,keyieu neyiolou ajo ore ene keji Kicc ore ene nejia afya senta ore ene neji pipeline ore ene neji langata peyie eitelelek esiai eyaata ookuna pala ,amu ore poster kenya naa mpala eishooyo naingua nkwapi naalakwa eishoori ilolan ,neeku ore kulo olan ore pee elotu posta nishori oltungani meewa eweji neifaa pee elo ,neeku ore pee kinchori eweji naifaa nelo nimiyiolo eweji negolu esiai teeyie amu intoki naa aiparisho niya enkata sapuk ninturaa enkata sapuk ingira aiparisho, kake ore paa iyiolo eweji naa ilo ake metii oltungani lintamae mpaka nilo abaiki oltungani liyieuta duo aitabaiki ena palai neeku eleleku ina nitelelek ena siai oleng.

Ore ena naa Visa card ore iyata nabo ingira asishore embenki enaa ene KCB ore ena naa ene cooparative bank, ore pee eiasishore embenki e cooperative bank ,naa ilo nikinchori ena kadi e visa card naa ore ena Visa card oloito aitobir naa keyeiu niyata sentei ore enaa ena neyieu oshi enchata te akaaont ore ene KCB neyieu mia tano ore ene ekuiti nayieu siininye mia sita, neeku ore Kuna akaonts naa itobir iyata mpisai teakaount .ore ena naa Visa card ore pee iyieu nintayu sentei naa kelelek iya ake ena toki nisuroki eneweji naitayunyeki sentei neitayu nipik pin ino ,metii endaa enoshi kata inayu tesimu neeku tofauti ena telelekata miata esiamu na kejing ake sentei nilo aitayu ena Visa card Bora iyiolo pin. neeku ina esiai enye eitelelia esiai asentei ata nabo elakwa esimu ino naa indim aitayu Bora iyata ena Visa card.

Adolita enkaina oltungani entupa euti ajo ore eletungani na oltungani oji tourist oltungani oewuo abaki ngweusi na ore ene etiu ana ewoi naji park amu akenyori oleng nikararo nimaanisha ajo etii nkulie ngwesin kake ena nalio nabo neaku ejti nchere ore eletungani edolita enangwes na kegira atem autaki inatupa kake etomode olowuaru keri amu etiu ana ishooko olchani pemigisoki ltunganak neaku etaa kingorie enkongu nabo eletungani .

Ore ena siai esiai naguatini neichorai naa esia sidai oleng oltung'ani oyiolo amu etumie iropiyiani netumie endaa enaake kake ore tenanu toltung'ani lemeyiolo aichora naa sidai toltung'ani ogira atumie toki amu inchere netonyora esiai enye neas esia enye aichors nepuonu iltung'anak amu eidim aei oltung'ani neichorai enaa enatiu nelo apik enkaji enya naa kelio ake ajo ninye neeku etii iltung'anakoota enntoki naji talent naa ore peekimayini intumiya ina mayian nikincho enkai oleng amu ina niki ntoti

Ore teneweji naa adolita iltungank ogira ajing embenki ,naa ore ejingita embenki engirae aiudumiya oltungani oboobo ,esiai ina naasi temebenki amu mejing iltunganak kumok tenebo kake ejingu oltungani oboobo, ina pee adolita egiarae aas tine weji aitobiraki iltunganak esiai esentei ,akaonts tenaa nabo eeta oltungani tembenki enye neyau komplain enye ineweji ,neesakini esiai aitobiraki metii olongolingoli ,naa ina pee idol iyieu etii oltungani eweji nebo pee midol iyie, pee melo ade neshula iltunganak tenkaraki mbaa kumok nagira aendelea tembenki ,amu etii esiai empurore ninye pee idol ishoritin iltunganak metalamata pee melo ade nepur irkulikae tineweji ,neeku ina purore egiare aitalamaa tooltunganak lotii embenki.

Ore tene nadolita eweji nejia totol ,ore totol naa eweji nemirieki eilata oongarin oltukutuki ,naa ore tine weji adolita iltukutuki etii olaini egirae ainyangu eilata oleng tenebo ingarin ,neeku ore entoki nagira aendelea tene naa emitara eilata wenkinyangata ,etii loigira aipang ologira ajingu tenkaraki naa eyieuta eilata ,neeku ore naa iltunganak pookin ejingu totol ,enyor iltunganak oleng eilata etotol amu ore eilata etotol naa eilata esirkali naa eipim sirkali aitobiraki alang kunda olopeny naa meipimi aitobiraki tenkaraki eesita esiai oseneti ,hoo netijinga siininye sirkali naleng esiai empurore kake metoronok ena enolopeny namirita oltungani prifat.

Ore eweji oompisai naa eweji neyieu eripore naleng sapuk, aa ore eripore nayieu naa kishoru sirkali sikarini oorip ineweji. etii loorip tara netii loorip dama ,neeku ore eweji ooropiyiani naa keomonu embenki pee eishori sikarini loopuo aitasheki ina siai tembenki peemelo ake ade nepuri ineweji teleleki. neeku lasima pee eripi pee eepukai empurore ,nabo ake eripi empurore ,arip iltunganak ore looyieu negil ina sheria aapurisho neibungi pee mitokini aendelea ina siai tekenya enaa tenkop neeku ina siai naasa teweji nepikita ropiyiani.

Ore tene entoki nadolita netiu enaa enkang oltungani, naa ore enopeny enaaji menoto enkomoni, naa ore ena omoni, etodua ninye enopeny enkang nchere nchoo eyaki entoki naji kuicha metooko inosita, neeku ina entoki nagira endelea tine entoki naji enkitoomono egira enopeny enkang aitoomon enkomoni enye emu etiu enaa enchworet enye neeku itoomonito aisho entoki naok, amu ejo irmaasai ore pee ejingu olomoni meyieu ninye nelo eitu eok ake enkare tenkang ino, neeku ore pee eok olomoni enkare ata metii endaa nainoto nishipayu siiyie amu eitu ake ninye elo erok enkutuk, neeku ina kitoomono esita ena tomononi aitodolu nchere etonyorayie olomoni tenkang enye.

Adolita entoki naji kenya revenue authority entoki ena naishugulikia esiai esotore ooropiyiani tenkop ekenya ninye naitasheki ina siai esotore ooripiyiani ,ore enkae adolita sii ina recit naishooyo ina ambuni eKRA.ore oltungani otalaa nena sentei naaji tax naa keishoritae ericiti .naitoki sii aku kadolita laptop neeta kibod enye wesimu natipikaki ineweji naasishoreki, neeku eesisho kuna tokiting pookin tina ofisi eKRA, ina ofisi naitasheki esotore ooropiyiani tekenya ashu tekaonti .neeku eretu ena siai pee etum kenya iropiyiani naasishore enaa aitobirie irabaribarani ,osokonini inkulie kumok.

Adolita iltung'anak etupukutuo tenkumoi oleng ore ena naa esiai ereret enkukuo ina piidpl iltung'anak etupukutuo ore ene naa ewueji naishorieki inkardasini nilo aashie enkukuo nikipakikini oranki loutu inchere itoosho enkikunku esiai enkuku egirai aareret pwwgelu ilariko ninche elikini iltung'anak inchere entupuku tenkumoi entoosh enkukuo entegelu ilarikok lelo loopuo aarer intai ilariko loodupa loopuo agira nenya iropiyiani olosho

Ore ena siai, esiai naji plumbing and pipe fitting naa kegira aendelea abulu tenkopang amu ore enapakata neton eitu ebol iltunganak lenkopang kweshi ajo eetae ena siai neeta enaikoni pee eyauni enkare aitinyiku ,kake ore kuna olongi egira asapuku enasiai tenkaraki etabolo kulo tunganak nkweshin neturu ltunganak nkariak neitobir iltunganak iltanki pee epik eweji ,neeku ore saai neyieuni iltunganak kumok ootaasa ena siai pee eponu aasaki iltunganak. kake ore entoki enkingasia tenkopang eton metii iltunganak otaasa ena siai aisomeya pee eponu aret iltunganak eton aa ikutik ,eton epuo ltunaganak ayau iltunganak tiauluo kake ore pee etumi obo litaasa nemenyor irmaasai aitumiyia ate ,neeku ore entoki najoki intae irmaasai lang enyototo ninyoruru ate aretu ate ore pee itumtumu obo niyasishorere.

Ore esiai nagira aendelea tene naa nchere ,etii iltunganak enaiposha ,ore pee adol ena nadamu enkitamoore enapakata alikini nchere ,epuo lake Victoria nejingi emeli neeku, nena tokiting agira adamu nasipu tenguton oleng peyie ayiolou ajo woi ayieu tenkolong nabo najing sii nanu emeli, kake ore ena naa keji emboot tiatua enaiposha, neeku ore ena nadolita naa enkare e lake Victoria ninye egira iltunganak lariak atii areyie ena toki naji emboot. neeku ina entoki nadolita naa ina esiai ena pee ereu iltunganak oogiara aenjoy ashipa tiatua enkare enaiposha.

Ore eton intau lonkirenke neata nkiasin napaasha, naa ore piidol nkiasin onkera ekuna olong'i nintanyanyuke nkiasin onkera eopa naa inchere ore inkera eopa naa eata inkanyiti oleng te nkoitoi anaa eneiko peishopo, eneiko peewuon, oneiko naa peng'amaa intowuo kake ore inkera olkerenke ekuna olong'i neata apa inkera inkanyit tengaraki, ore eneiko peishopo naa keishopo ake enaa inkera oloreren, nemeeta sii enkanyit amu meanyit intoiwuo, mening' ninye eneliki intoiwuo. Mekore apa eutaroi inkera, netaa kore peelotu inkisuma, netaa inkisuma etaa etua naa kore peisuma enkerai netiu anaa ninye nayiolo entoki alang intoiwuo naagira autaa.

Ore esiai naas ilairemok teneboo wenkibelekenyata oloing'ange naa inchere inchooininik ilairemok ineliki iltung'anak ooji ore lelo tung'anak naa iltung'anak oisuma oloing'ange neyiolo imbaa oloing'ange amu ore iltung'anak liapa nedol wnkatoboi nejo eewuo olare ore peedol osiwuo sapuk nejo eshomo olari kake ore kuna olengi meekure eeku bena edoli kake neyiolou elotu olari ashu aelo newku eibelekenye enkop meekure etii inapa baa kumok meekure egira iltung'anak kumok iloopejito intimi nemeretu ina amu meeekure eyau esiai sidai toloingange

Ore enabae temurua na enetipat oleng amu orekuna olongi mekute kiata laapa tai oji koronboi lekintumia naapa olongi neaku ore kuna olingi na naipirta kenya power kingira aitumia tenkumoi neaku enetipat ositima amu italak iwuejitin itawan ga pookin wueji na kitalala esiai ore inabaa esiaia ebiashara neleleku oleng neaku kenare nepik serkli pooki weuji nitelelk esiai ebiashara ore piyieu nibol enkiti duka ino ashu enkiti biashara inoneleleku amu ositima ake ipik niasishore ana eniyieu nilaaku aisiadai serkali teneibungu o county government napikami ltunganak pooki peas ltunganak biashara petumoki sinche ainoto tax sapuk oleng amu itumia oltungani nepik iropiyiani neretu keon.

Ore embatata naitishipisho tenasiai na nchere ore kulo tunganak eeta enkanyiti oleng ore easita esiai enye na nejjia etiu nabo itashe ore enasiai na esiai naretu serkali neretu ltunganak loripitoi amu ore serkali nemeta sikarini oidim aishoo ltunganak kake ore kulo na sikarini lemeeta ntoli kake easita esaii ana intioli kake ertu sikarini tesiai, nkonyek osikarini tenebo serkali amu kumok weujitin nayieu neripi sikarini kumok oidim kake eretiti kuna ampunini naji private hospital igerito kulo sikarini esiai sidai oleng amu ino enosikarini ake.